Golo pesa ma ok ochuno ni idhi e bengi kendo en gi ma konyo ahinya sa ma ng'ato chulo jo tich ne jo ma ngiewo gik moko kata jo ode. Chulo gope matin mag stima ,pi ,intanet kata wang' jowoi ki itiyo gi simbi ,ngiewo bamba gi data mang'eny ki itiyo gi simbi, ng'eyo chendo mar akaunt ka ingiyo kwan mar pesa ma nitiere kendo nono kaka akaunt tiyo. Ki inyalo kwayo mondo omiyi pesa matin, chulo gige ohala ,yudo chudo mag jo ohala, kod luwo kaka ohala dhi gi pesa ki ing'iyo e simo. Yudo ote moro amora mar ng'eyo ni gi moro marach timore ma nyalo bedo ni ikwali ko owuok e simo.

Ka abedo gi chenro maber mar puonjruok ka be aduaro bedo gi ngima maber bedo gi teko, dak aming'a kata rito jo oda. Temo kendo keto chenro mar gik ma duarore mondo atim e ngima na kaka wuotho kuom dakika piero ariyo pile ka pile, madho pi mang'eny ,ndiko piny gik ma achamo, rieyo denda mondo remo kod oti e denda maber ka atiyo gi yedhe ma imadho. Bedo mamor gi loch matindo tindo arieyo gik ma okalo mondo kaka miel, bayo goyo abal kata tedo. Dhi e gym go okinyi, dhi e osiptal kinde ka kinde mondo ang'e chal mar denda ,bedo ng'a ma ok kal tong' konyo e miyo weche ok dhi e chuny ng'ato manyalo wang'o iye, manyo kony kuom wuoyo gi osiepe kata jo oda e wi chenro ma aseketo mar rito ngima na ka gi nyalo jiwa kata riwa lwedo.

Achiew chon ekind saa apar gachiel gi apar gariyo ginus, mondo omi achak odie chienga eyo mayot kendo mokue. Thuolono konya ikora eparo kod edel, kapok piny ochako bedo gi tungni mang'eny. Mapiyo bang' chiew, aja nyiso Nyasaye elamo ni aduoko erokamano. Mano miyo awinjo maber e chunya, kendo konya bedo gi paro mowinjore. Achakoga gi modho pi okombe achiel, kata ariyo mondo ayud pi modok edenda bang' yueyo otieno mangima. Bang' bang'e, atiyo gi yor rieyo denda kata timo gik ma ok tek ahinya, mondo remba owuoth maber, kendo mondo gigeng' hinyruok. Bang' mano aloko leche aluoko lechega kendo aruako lewni mamiyo awinjo ka an gi del maler. Kasto aparo gik ma adwaro chopo e odiechieng' no mangima.

Ichako gi loso puodho eyor beto. Bang'e ipuro lowo gi luedo, kata gi ruedhi, kata gi tinga, kaluwore gi duong' mar puodho. Iyiero kodhi ma idwaro kom, kasto ing'iewe bang' nonro mag kute malandore manyalo kelo midhiero mopogore opogore. Ipidho kodhi mane oyier ekinde mowinjore kaka bang' ka koth osee chwe. Kata ekinde mag komo. Ikunyo buche mapiny madirom sentimita ariyo gi adek kasto iketo tong' madirom sentimita piero auchiel kod piero abiriyo gabich ekindgi. Iketo kodhi ebur, kata ariyo, adek adek ebur ka bur. Kasto idoyo chamno ka ipudho buya, kendo inyalo ti giyath mondo olal buyago. Bang' e to irito puodho gi cham eiye nyaka ochiegi.

Mokuongo, adwaro ni abed maler. Ahinya goyo abal mondo aluokra, gigolo luya, koda olo ma ayudo e odiechieng' no. Mano miyo abedo gi teko, bang'e abet piny kama okwe. Kinde moko abedo piny e kama ng'ich kata eoda mondo ayue matin kaparo matut. Anyalo rieyo denda matin, kata mana rieyo denda ka anindo. Kaponi aol ahinya, aja bedo gi thuolo matin mar yueyo kata alemo ka aling' aling'a. Seche moko awinjoga maber winjo thum moro, somo buk moro matin kata mana ng'iyo weche moko matin e simu. Bende ahero chamo chiemo moro matin kata madho okombe mar chae. Kapok adhi nindo, aja manyo thuolo mar paro matut kata lemo, kendo duoko ni Nyasaye erokamano kuom odiechieng' mangima.

Mokuongo, gikonyowa e ng'eyo Nyasaye sama wawinjo ka chunywa onyosore, kata wan gi parruok. Pastor moro kata jadolo konyo eng'eyo gima chandowa. Gikonyowa mondo wapar singo mag Nyasaye, koda teko mayie nigodo mar konyruok, nyagruok gi chandruoge. Gikonyowa bedo gi thuolo mar lemo kinde ma wantiere maok wanyal. Bedo ni wan e kanisa en gima kata e grube to jotend dinde konyowa e yor winjruok maber gi Nyasaye. Gichiwo weche maparo ni ok wan kendwa , ni Nyasaye ni gichenro mar konyowa. Kendo ni tembe ma wayudo ni mana mag kende machuok.